eh, ore entoki nadamu tenadol enasiai naa kang'as adamu uh, irbaribarani torrok amu kadolta ajo ore kulo baribarani naa ninche iltorrok ashu poor roads adolta ajo ore kulo baribarani kitorrok amu kebore isoitok nitu ewoji neeku kadamu entoki.

naaa aaa keng'asi aas entiki naji arusi lazima peesi arusi ee eelelo tung'anak ooyama neetai sii orpanel eelelo tung'anak duo oogira aayama naa lazima sii peetio intoiwuo onena olelo tung'anak pokira are oogira aayama .

Eeh ore dupoto oonkatitin nikitii naa eeh kelo duo naaji neetai erishata ashuu enkata e siasa nee ore dupoto eina naa eee, ore inakata naa kalo agelu ilarikok ng'ejuko neeku ore ninye kwanza dupoto e dukuya oonkatitin tenkishui naa lazima piata mpangilio adamu sii kulie tokitin kumok.

Eeeh ore inkoitoi nanu nanyor airorie iltung'anak naa enkoitoi e simu amu kanyor enkoitoi esimu amu ee kesioki atum oltung'ani ata elakwa ketum ake ilo tung'ani neeku irorie ore sii enkae ee kei faster ashuu meitumiya enkata sapuk.

Eeh ore entoki nayau ilarabali tooltung'anak naa ening'o tenemening'o iltung'anak ore peemening'o iltung'anak naa keeyau ina olarabal sapuk tiatua ninche ore enkae naa ee tenipurisho oltung'ani apur olikae ,tenipur olikae naa eyau ina toki naa keinyial orning'o linyi amu itupuro naa olikae neeyau sii inankae olarabal tiatua iltung'anak

Eeh ore eninko tenintayuyu osotua peebikoo enyorata naa ing'asing'asa aatumo kulo tung'anak ootaarate ore peeitumomo niroro pokiraare ore peeiroro nipalikinono nipaliki ele olikae nipalili olikae olikae ninchororo naaji aa nkuti tokitin nimpotorere pee ebikoo naa enyorata metaa ore inanyorata ketii euria atua.

Ore enkoitoi edukuya naa keisho iltung'anak metotoni torning'o obo ore enkai naa keisho sii iltung'anak metang'arie irkulie aa imbaa kumok naayiolo aaataas maate ashuu aang'arie irkulie induat enye .

Eeh ore eneiko aa iltung'anak temurua ang peejing internet naa keng'as oltung'ani aaku keeta aa data ashuu bundles lazima peeta oltung'ani entoki naji data either bundles ashuu wifi ore pee etum nena tokitin nelo oltung'ani aa ajing internet naa ore nabo nanyori naa kajo nanu nanu ke Facebook amu ore Facebook naa ninye duo oshi eetii ele marenge pookin enaa duo naaji siasa neeku ninye nanu ajo enyor lelo tung'anak lemurua aang.

eh, kaidim nalimu enkoitoi ai naayaki dupoto ore enkoitoi ai nayaki dupoto naa eh tenainyiang'u matejo uh irkuon nainyiang'u naaji irkerra ashu irkinejik uh neeku kaisho ake ebik olapa ashu ilapaitin aare naitoki amirr apik iropiyiani biashara naa ore tina biashara naa kaayaki dupoto tesiai ai oleng.

Eeeh ore paanyor atijing'a ematatu alang enkari olopeny tenalo osupuko naa eeh kanyor ematatu amu kelelek bei enye alang engari olopeny neeku ee amu ore engari olopeny naa ee mee naa kila mtu ojing mee kila mtu ojing engari olopeny neeku enda anyor amu ninye nalelek alang engari olopeny.

Eeh ore nanu enaiko peyie aipang'u tiaji naa kang'as aaakikisha ajo atipika enkare ankarae naya baaf ore paaya bafu eeh nalo naa naitukuo te baff naipang'u nalotu naishop ikilani eeh nanapa duo naishop inkilani pookin naing'oru aa intokitin ainei esiai napik aa ewueji nebo nalotu aji nalotu aok shai aa wemukate tine wueji ore paidip atooko nadumu aa intokitin ainei nalo esiai.

Aa ore tenanu naa kajo nanu ee ematatu nanu anyor ee ore paanyor ematatu naaa ee kanyor ematatu amu ore enkolong nashaita nemaidim atijing'a oltukutuk amu keshaita naa naa kaashaiki neeku kanyor ematatu ore enkae naakanyor sii ematatu amu aa mikinosie enkijiape enaa venye nikinosie oltukutuk mintoki enkijiape atum ainosa tematatu enaa venye nikinosie oltukutuk.

uh, ore inkoitoi naatumieki enkima nayierishoreki temurua ang naa eh keetae eh ena onkuk naa kitumia oltung'ani oljiko neeku lasima pee inyiang'u ashu piakses inkuk naa ore eniko enkinyiang'a oonkuk tenkop ang naa ore orkunia obo loonkuk naa enchata omia tano neetae sii enkima orgas ore orgas ore pii eishunye naaji orgas naa indim aerifilie aa enchata onane teenetii duo oloshomo oleng naa inkek are.

Eeh kaidim nanu najo aa enkinyiang'a nibaya olduka openy amu ee kesidai ena nibaya olduka amu ilo aduaki kewon aa nena tokitin eneba weneba bei enye ore sii enkae aa medung ina iropiyiani inonok enaa venye teniriwaa tesimu amu keetai entoki naji transaction cost naa kedung iropiyiani neeku kajo nanu ina nibaya olduka openy amu ilo aduaki kewon kuna tokitin ninyiang'u nimitoki sii ina adung iropiyiani inonok enaa teniriwaa tesimu.

Eeh ore eninyiang'unyieki inkilani emutumba tosupuko naa aa kajo nanu aa ore tosupuko naa kinyang'unyieki ewueji naji kikoomba neetai aa think twice tene wueji e ngong naa ore eneikunakini enkinyiang'a ekuna kilani naaa keitelelek amu ore kuna kilani naa mutumba inoshi naidipaki aishopo neeku keshomoki aituku neponunui aamir neeku keteleliaki enkinyianga ekuna kilanik keya naai nitum enkila e miya nitume ene mia hamsini nitum dii ninye ene amsini.

Ee, kaidim nanu najo aa enkinyiang'a nibaya openy olduka esidai amu ore enakinyiang'a nibaya openy oltuka naa ilo ore ena toki niyieu naa iduaaki keon ajo nena toonkonyek nidol eneba niidol iropiyiani naamiri neeku imeleja ina amu kelelek naaji inyiang'u entoki tesimu nijio alotu aing'or mingira duo aitarajia neeku kajo nanu ninye esidai amu medung iropiyiani kumok amu ore piindumia esimu naa keetai entoki naji transactions cost ooropiyiani nelelek naaji miata elelek naai aanena ropiyiani ake iyata naa kedung naa.

Ee kanyor nanu ena baye naa ore Sababu nanyorie enabaye naa ee ore ena naa empisha niwoshie naaji ilchoreta linonok naa ore ina naa ekintadamu enchipai niatata olelo shoreta linonok indipaa atooroto ore tenakata pee iya enapisha esimu ino pee ipik esimu ino ni post naaji matejo online nintodolu enchipai tialo lelo shoreta linonok .

Aaa eee ore enabaye naa enetipat tenkop ang' amu ee ore kuna simui naa keng'as ninye ee aisho iltung'anak menototo tenkoitoi esimu aawoshokino neeku naa kei faster ina ashu kesiokinoyu ina siai, oore enkae naa kegira aisaidia inkera kumok pee access online classes ashuu peepuo aisumare ee nena simui .

eh, kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tene amu kadolita iltung'anak aare oogira asirakino irmesejiegira olikae aikilikuan shore olikae neeku ore ena naa enkoitoi e internet through whatsapp ashu enkiroroto oltung'anak aare nagira naa aendelea te whatsapp neeku ore ena naa enkoitoi e internet egira aitumia pokirare airorie ashu aikilikuana maswali.

ore isiatin nanyorr nanu tenaparan iltung'anak lang toonkang'itie naa tenainepu uh iltung'anak egira aas entoki naji cleaning ashu egira aakikisha ajo kegira aitobirr environment nepej takataka pookin natii ore sii enkae naa kanyorr tenainepu iltung'anak egira aun irkeek amu kegira aitudupaa eramatare oontimi temurua.

Eeh kanyoraaa pih ajo emponorato e mtandao naitadoyio enkanyit telelero amu ore oshi taata kuna simui sapukin nemeeta oltung'ani lemeeta neeku kelo naaji oltung'ani majo Facebook nitobir entoki naji ghost account naa ore ena ghost account naa ore naaji too groupi aa for example aa te Facebook naijo ine kweya ashuu kajiado west youth alliance

eh, ore oshi nanu enaiko tenashipakino irishat sidain tenkishui naa eh, ore erishata naaji naijo ene enenchan naa kashipa ore enaiko tenashipakino naa kang'as aaku kaas entoki naji euonore ondaikin amu ore inakata toorishat enchan naa keetae enchan sapuk naunisho naun indaikin napashipasha ashu inkaitubulu napashipasha naun irpayek naa kepuo aabulu esidai naa kalo ashipakino tenalo aikesu amu keeku kaata entoki namirr.

Ee ore entoki naing'or olosho lang teneibung orkuak lang naa ore enedukuya naa enkishopo ee lazima peing'ori enkishopo aa peemeimin amu ore ee irpayiani naa ore ninche naa irkarash eshop neeku ore ina guarantee ore irpayiani irkarash ake eishop ore sii enkae ore toontomonok nimishop intoyie isirkualini aa ashuu trousers meifaa temurua ang ashuu tolosho lang loormaasae nishop entito aa esurkuali amu ore naa ina kimin naa orkuak.

Aaa ore imborakinot ekiyama naatubareki temurua aang naa ore enedukuya naa meeyema iltung'anak oota enebaikino nemeema sii iltung'anak aa lengaji nabo meema iltung'anak lenkaji nabo nemeema iltung'anak aa oota enebaikino ore enkae aa .

eh, eji ore enaiko ilapolosak oibonu enchan pees esiai enye naa eh keng'as ake apake aaku ore peyieng'isho kulo tung'anak ore peeyieng intare neng'asi aing'orr imoyok oontare ore peedoli imoyok oontare ajo kerook oleng naa kelimu apa ina ajo kesha enchan sapuk oleng ore sii enkae uh, eji keng'as apa lelo tung'anak aitobirr enkima ore piitobirr enkima neitobirr enkiti tokui naijo enkitara neikaki inkirik aapej nilep empuruo ailep empuruo ailep enkai nelo inatoki aefom entoki naji inkatambo nesha.

eh eji ore enikunari ena siai temurua ang naa eh keng'as iltung'anak aapuo atumo torpura ashu tenkiwanja eh nepuo ashula amu keya neshula oselenken neshula uh nipafom ashu nees ena siai oosinkoliotin teng'ueji nebo naa tenkiwanjanaa keyau enatoki olning'o loltung'anak .

eh eji ore kune mali naa imbukui kuna naisumi naa kanyorr nanu kuna mali amuu ore kuna tokitin naa ekincho uh, intudupai eng'eno ino makewon elukunya ino lasima pee ore piisum kuna tokitin naa intudupaa eng'eno ino ashu iponaa eng'eno ino enaake naa ekincho sii tayiolo intokitin nimiyiolo.

Eeh kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene amu kadoolta aa iropiyiani naatii aaa a embene neeku kelelek aa ore kuna ropiyiani naa ino tung'ani naitayio olopeny nelelek aa enkilena ooropiyiani enyanak etii adol ajo kebaa iropiyiani naiseefa tenkata naado natipika atua ine neeku kadol nanu ajo ore ele tung'ani naa iropiyiani enyanak eikenita adol ajo kebaa .

eh, ee kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa tenewueji amu kadolita iltung'anak oishopito inkilani nanyaanyuk netonita neeku kajo ore ele naa olturrur le NGAAF ashu olturrur oworr iropiyiani uh e kaunti naisho embungei e kaunti ore kuna naa iropiani naishori, naishooki embungei e kaunti metooriki iltung'anak te kaunti niaku kadol ajo ore ele naa ilo turrur ele oibung'akinote pookin newosh entumo enaikunaa kuna ropiyiani.

ee kaidim atolimu ajo kanyio nagira aasa tenewueji uh, ore entoki nagira aasa tenewueji naa entoki naji maandamano etudumunye iltung'anak tenkumoki nisulaki gen z otumutua olodikidiki lenye ashu maandamano eeta embaye nemegira aitiship ninche keeta embayee naiba kulo tuing'anak nemegira aitiship ninche naidipaki ataas ashu enagirae ajo peesi neeku kadol ajo maandamano ena oltung'anak oogira ailalamikia entoki naiba.

Aaa ore entoki nadamu tenadol ena siai naa kang'as adamu aa iropiyiani natii esimu amu kadolita empesa tenewueji naa ore iropiyiani naati esimu indim ai withdraw ashuu aitayu tena empesa ore sii enkae toki nadamu naa indiim ainyiang'u olaini tena empesa amu empesa naa olainini neeku indim ainyiang'u nindiim aterewaki kikae tung'ani iropiyiani tesimu ino amu nena naa empesa.

Aah ore maana ena kipirta toonkiasin enkolong naa ore ena kadi naji visa naa ninche nikisaidia aa inoto ticket nilotie inkuapi eboo ashuu aipang torpolosie lekenya ore ena naa enakipirta naa keeta maana amu ore peeibaya orpolosie le kenya matejo naaji keeta enkop niloito ashuu inkuapi eboo naa lazima piintoduaya ena kadi lazima peeintoduaaya .

eh, ore masaa enkiteng'enare nanarikino nishoruni naa ore enedukuya naa lasima peishoruni imasaa naijo uh, computers ore computers eh naa kitudupaa enkisuma e digital tiatua iltung'anak naa ore ena naa eh keyau iltung'anak kumok ashu iloshon pookin otii abori te kaunti.